Kegira apiik ilchambai lenye lolmalenken apiik inkujit tiabori peyie metoyu tengata olamei egira aipalilia negira apik inkujit paa tenerrishu ildama nemegira atoyu neemegira aibukoo enkare tenaa kirowua enkop.

Kegira ltung'anak aware aretoo tene aipalilia ilchamba lenchee lo berries panye apiik, apiik ntokitin ta abori panye meibukoo nkaree. Paa teneyuu ale kenee ilng'anayo la berries nemeroyo naa pootum ninchee atubuus te ng'amataa naiyeu ninchee netei.

keyieu enaa siai onkasetini nitobirakini wueji supat enkaji supat napiki metaa wore ookin tungani oim enkoitoi nedol tenkoitoi supat nemetii enterit nemetii ilchafu

kore ena siai ewunoto olkeek lolng'anayio naa mara sapuk oleng' tenkop ang' amu enkare amu kirowua oldama tenkop ang' nimikiata enkare aa kitok neaku keyieu enkare neyieu ewueji nirobi

Ore entoki naitishipisho tana siai naa, tonudol irng'anayio ebulu aitibirunye tolchani apa lituuno, arashu supati, neeta afya ,,neeta olchani lino afya amu yiolo naa ajo kalo atum irng'anayio supati, namu kataasa na karsi supat elio, na inatoki naa naitishipisho tena siai.

Kegira oltung'ani adung'u osuguroi tene, amu kore osuguroi olnchani obo letipat, kekumok enaitaasi esugoroi. Keitasi Intokitin kumok, keng'asi ayierr aitau ina riroi neeku kekumok Intokitin naitobirieki osuguroi enaa enodaalta eesita oltung'ani tene.

Kadamu ele Nga'anayioi ele nang'anayioi onyeita oltung'ani, ele Nga'anayioi oji Apple, naa kataa olng'anayioi supat oleng' tiatua enkishui oltung'ani tiatua osesen loltung'ani, keret keincho ninye biotisho, tesesen nadoolta sii irkererini ajo irkererini supat otubulua, keitobira ele Tung'ani lelo kererin lenyenak aitobiraki.

Keturr ilairemok lenkiremore ena siai e kulo pipilini ooji hoho tolchampai sapuki olkutiti duo ake, nemiraki isokonini, nemiraki isokonini kutitik eboo neeku esiaiai nabo supat ilepunyie esiai olosho lang' neeku supat oleng'.

Kore enaa naa marage na kore marege keeta biotisho oleng te sesen lo ltung'ani. Kore oleng kechaam naitishetee neeta nkerra nkunini ore nkerra kunini maabaki. Keshaam ake ltung'ani pooki. Naaku kore taa ana marege keiyeu neijokini ltung'ana atuun taa kuna marege ama marenge supaat naaku keshaam sesen. Keeta biotisho sapuk te sesen le ltung'ani. Lolo marenge latining'o eipirta ena marage.

Kore tenee kadolita nkiiri oleng nkeejek e nkonko adolita ake abaki ntokitin e nkosheke nadolita nkaili. Kaki ndaa supaat ana nashaam ltung'ani neshaam nkerra. Neshaam ltung'ana kituak amu keeta biotisho te sesen oleng le ltungani. Keisho nguvuu te sesen oleng le ltung'ani.

koree enaa daa kenya oltung'ani tenaa oltung'ani omoi oleng kenya enaa daa oltung'ani oyieu aipungusa eilata tosesen kenya oltung'ani enigeroki olkitari enaa keaku endaa nayierr ninye amu kesupat naa tosesen loltung'ani

iltung'anak iteng'enitai teene tiatua ena darasa eniko iltung'anak peilepunyieki eniko sii ake ninje peitayu nduata enje woniko sii aitoki iltung'anak peeku naboisho tiatua olosho lenye

sukuul enaa naa endarasa ena natiki amu ketii iltunganak oitobirr vidioi etii ilkulie oipangita mashinini enye ajo pengásu ilkasi nirekodi tena vidio neaku natoki ena kejo pengasu ilo kasi airecord nena vidioi tena darasa

ee kadamu amu koree nikipuo amirr mpishai te gallery enkasirani naji eunice waite neipotuni ilkarsisi lolosho opasha neitoki videographer neponu aya vidio kadamu inasiai amu ninye nagira aiendeleata tene

Ekadolta nkigerot napaasha natooroki nkatitin uni. Kadolta kosera, nadolta tinkfik, nadolta kajabi, nadolta yudemi, nadolta lanwolds, nadolta modul, kadolta landash, nadolta tekebo, nadolta dosebo, ninche ntokitin nadolta tene netii pooki wuejitin napaasha pokira okuni naatatua ilbokis oiborr.

Kore teene naa kompyutaa room netii mashinini e kompyuta netii aitoki madam nagira aiteng'en neiko pee peiyelo aitumia kuna mashinini e kompyuta naa ng'eno supat oleng. Kore abaki nanu kaata ng'eno e kompyuta amu ataasa apa kuna ana mashinini e kompyuta naa kaiyelo aitumia oleng.

Koree piing'orr enaa etii oltung'ani ora engineer nintobirakita kewon ena satellite booster naa enkampuni eredio ena natii enewueji enaa kuna mashinini mibung'a nkuapi naalakua.

Kore tana ana etii ltung'ana nkikwan naa tene ng'oji e online ntoki najoo soom. Naa kaaparu apa apake nkolong' nikitijing'a oyoo ana ntoki. Namaara apa naewuo moyian e korona. Naa meishore apa ltung'ana mee tumotoo na kejiin apa ltung'ana nking'uaritin nejiin duake ltung'ana abaki nkisoma aimaa ntoki naijo soom ana taata peetii tenee ntoki naijo online.

Kore taa tenee egira nkerrai airejista sukuul univasti o koos naas ninye tene ng'oji te ntoki najii online. Aitumia ana kompyuta enye e laptop ona simu enye. Naa kegira nkerrai airejista ninye masomo enye e kepeer e degree aimaa ana ntoki najo online aitumia ana kompyuta enye.

manyorr enaa bae oleng e chat GPT amu kisho nkera esukul nkera e universities oo colleges metaa mitoki nkera aitumia ndamunot enye oleng entoki naiparu olmalimuni ekuetiki ake ninje aiparr enda naji chat GPT neyaki ninje answers neaku mitoki ninje ayiolo ataas ilkasi oleng enaa enaiparu ilmalimuni

Kore enee daarasa library ng'oji napiiki nkitabuni pooki. Kore tiniyeu ltung'ani niloo eyeu nkitabu niisom naa eitum tenee te library nintoki auotu aing'uru aing'uru nkitabu to kuna kompyutani. Naaku kaata akili naipirita ena baayi e library.

koree ene naa olchamba litobira olopeny' arashu aiprepare petum atunoo endaa netii si abaiki netunoo ilkeek kuti waare tolchamba netaa ilkuliee otii kando tidie lotunoki netubulutua metaa sapukin aifence olchamba neaku natoki atodua tene

Kore taa marenge epirrita ena baye naa lng'anayo supati kulo leibule ndaaki neitushuli ilng'anayo opapasha neitai ninchee ele juis naa kesupat oleng keshaam sesen kereet ltung'ani te sesen ashoo afia. Neshaam abaki nkerra neshaam iltung'ana kituak naaku ilmarenge taa kulo naitining'o apirita naa.

kesupat ena e premium tenkop ang amu kedol oltungani apikaki nidownlodo nitii abaki online nakoree kebaiki ntokiting nikiyaki pedol oltungani teneaku miata bundles abaki nidolie neaku kumok likisham oleng amu keaku supat tenkop ang'

Olkijanani kulo loti ninchee atua atua lee room lo mashinini enchee, neetai kijani oboo nagira ninye aitadol nkulee neikoni teneasi tanaiji tenetumiari kuna ntokitin.. Naa kegira ninchee pooki anining' nagira pooki ang'orr ajo nyoo dei naendelea tenee. Naa kesipaat amu kulo lotii tonoboo awuen ninchee aipang'a ntokitin enchee.

keibelekenye oleng amu keteyietutuo iltunganak kumok aturr ilchambai nepik ilnyanyan lenye neaku keteyietutuo iltunganak oleng nepik ilchambai lenye ilnyanya lenya metaa ketii ilnyanya pawore kulo tung'anak metaa meta oltung'ani lemeeta

kinarikino tenitubulu btokiting inonok te greenhouse njoo lopitani milepie pebulu tenkoitoi supat nimitoki aiding'ayu nimitoki abaki ayakuno nkituaa moyiaritin aku aa ilkuru neponu anya mbene .koree teene na kebulu nenap mbenek aitobiraki nemetum nkituo dama sapuk oleng

Keleepua ena siaai oleng te murrua ang' ena e mbuuka e sukuuma o kuna e sipinaash, amu kera mbuuka supaati oleng naacham sesen oltung'ani neshaam biotisho osesen onkerra neshaam lolo ltung'ana kituak. Naaku neeta silingini ropiani kore pee eyaata ele lchambaa lilo lo sukuuma lo siipinaash naa keyauno oleng naa ituum ropiani.

Keyiare piata masomo ino e keperr kutoka ndigrii tenaa masters tenaa PhD piitum ataa iyie olotu aiteng'en iltung'ana atiu aa lecturer tenaa profesa puutum iyie aiteng'ena iltung'ana ena masomo e keperr ama nkisoma sapuk anaa e keperr pitum aiteng'ena iltung'ana.

wueji ene niteng'eni ilmalimuni enaa naji ict metayiolo ninje aigero nitype tokompiutani neyiolou ninje wore pepuo sukuluni nitengen inkera eniko pisumare aitumia kompiutani neyiolou inkera aitumia aigero kompiutani

kenare pawore entomononi peng'asa ninye enutai koree noshi kata nalo clinic nenga'suni aitengen tine polepole ilkitarini nitengeni koree peiuu nkerai nitengen ake ilkitari ajoki njere pintanak nkerai ino aitabaya lapaitin ile amu nakata metum imoyiaritin nakegolu nkerai sesen nainakata supatu sesen lenye

kepuoo ake ntomonok sipitali nitengen olkitari nkoitoi pooki naitumia kulo ngánayio leishoi paa woore nyamalitin sapukin naitumia ntomonok naa enaishoi inkera ketum enkerai kiti nitoki atuum engae naa ninye nyamalitin natuum intomonok

koree amu kepasha nyamalitin koree enyamali nikiyaki shida tosesen moyiaritin naa ilo atuum olkitari nielesaki nikitum ninye embare pooki oina shida niimarita nalarabalitin kore aitoki duo ngae nyamali na labaritin naa mpotu nkiguana naiya ebkiguana nielesa peliki pekitumoki ninje ataret ajoki natoki naitobiraki

koree entoki nayaua nyamalitin naa pemetai ilkasin ilkijanani naa ketoni ake tonkang'itie netoni awook kulo keek oitemerisho na wore tenkop ang' naa ketai sipitalini nayai iltung'anak nipimi pawore eintanyamala ildawai nkue nitibu ilkitarini neyai rehab ewueji neyai oltung'ani nishori ninye ilmatibabu nishiu

Kore nekwee teiyei ilchoreeta supaati ni wuenini niwueni adamu ntokitin supati ning'idada tung'ai meitoki awuen openy amu kore pii wuen openy niifikiria ntokitin tororrok. Kore ne aare teyei nkitabuni soma, soma nkitabuni miintoki aing'orr biidi kuna torrok naitoroo damunot enono. Kore piisom nkitabuni naa keeku damunot nono supati miing'or biidi tororrok.

Atooko apa ilkeek liang' atooko seketek, atooko olmakutikuti, atooko ntimpilikua atooko ndepe kake wore kesupati oleng wore pekiyaa nkue niata nkirowuaj neaku ekinjiunyiee. atooko mpopong'i wore nkolong nikiya enkoshoke naaa ilkeek supati.

koree tekwe kaishop enkitampaa onkumeshin naji mask nkata pookin tenalo wueji netii ilturur loltunganak koree niare pining' enkima nilo sipitali mikimpimi enaa iyaata pituum angasu biotisho oldawai .kore ene uni talama enetii iltururi loltunganak. Talama ewueji netii iltunganak niding'a njoo metaa wore wueji netii iltungani anyikita nakelakuaniki mita nabo

Kore emoyian ekwe naa emoyian engiterria naji taipoid emoyian engiterria natum iltung'anak tenemat enk'ariak torrok. Ketorronok Ina moyian oleng' keya iltung'anak ore aitoki emoyian eare, emoyian engirowua naji maleria nayau eng'ojang'ani ketorronok Ina oleng' teneeku keipirru iltung'anak eengajijik nemetii eneti. Kore ene uni Emoyian ebeeta naji ukemi naa ketum iltung'anak tekiloloito.

Ore enyamalitin ekwe naa tengaraki enk'ariak, keitegemea iltung'anak isilankeni, neitegemea sii enk'ariak Kuna ake naaruko neeku kepuo iltung'anak netum Inyamalitin osesen tenemat enk'ariak torrok, ore eniare kekumok ing'ang'itie nemeeta enchoi neeku kegira iltung'anak aapuo intimi aitaruo intimi naa keyaki Ina toki iltung'anak enyamalitin, kore ene uni naa sipitalini, metii esipitali enkuapi kumok naa kumok Intokitin nayaki iltung'anak enyamalitin orbaribarani sii ebaki ake.

Ore ene Kwe naa sipitalini ore Kuna sipitalini naa ene sirkali naabak duo ake iltung'anak ledoropu nemetii ildawaii. Ore sipitalini naaku inoolopeng' nemebaki iltung'anak aatalak naa tengaraki Bei natii keperr, neeku Nena nyamalitin naatae, ore eniare naa ilbarabarani, ore paa ketorronok ilbarabarani metumoki iltung'anak aatabai atum bioto to tenkoitoi nataana aasioki.

Kore eneyia sirkali peeshet isipitalini nepik ildawaii nepik ilkitarrini paa ore eninguni oltung'ani oota emoyian nesiokini aabak Eton eitu elo kwe, ore eniare neitoki aitobiraki iltung'anak ingariak supati namat paa ore Kuna moyiaritin ore Kuna moyiaritin nemetum iltung'anak ene uni nishori ewujitin natii engajangani neishori iltung'anak neeti pee marasu Ina moyian eng'ojang'ani.

Kore enyamalitin natii isipitalini tena Kata naa ildawaii, metii sipitalini kumok ildawaii. Kekumok esipitalini nemeeta ildawaii neitoki aaku ore isipitalini Oloopeny' neilepie Bei paa mebaiki iltung'anak oleng'. Kore eniare ilkitarrini metii isipitalini pooki ilkitarrini loidipita loota enkisuma ekeperr nayiolo atiripie iltung'anak to moyiaritin naagol.

Kore emoyian sapuk naa ebiita, neeku kore ebiita, kore peeku keeta iltung'anak keeta peepuo aatumo neitarasakino naa ore sipat peiboorou kore peepuo iltung'anak aas ena baye esiri naa oltung'ani oata neitumiari empirai naishooyo olkitarrini amu Ina Kata meitarasakino naa ore ake peitumiyai Nena pirai neeku keboitare ake aitobiraki nemeitarasuni Ina moyian ebiitia.

Kore emoyian sapuk naitarasakino Enkishu tengopnang' naa olkulup, naa kore eneikuni peiboori ena moyian olkulup' meeta oltung'ani lemeikenoo enkishu enyenak tolchampai lenye neturoki enk'are tolchampa lenye. Amu ore peepuo Enkishu airiamakino ewueji nebo nepuo amat Enk'are tewueji nebo nepuo Anya enkop nabo naa keiterakino ena Moyian orkulup oleng' amu ore Ina moyian esapuk tenkop.

Kotumoi lkiek le moyianitin e sukarini arashu ne presha oleng te sipitalini e nkopang amu ketipikaki, etipikaa sirikali aitaa ninchee ninchee le tipaat oleng amu etaa kotumuto ltung'ana kituaa, kulo aririn naa kotumii kotumuto ninchee kuna moyianitin oleng. Neepiiki naa neiteleleki metaa kore lotumoo neeta nkutii nataana oleng.

Kore pookuruu kulo ang'eni ajo kajii atumeeki emoyian e ltikana to ltung'ani aje nereemi neishore eldewai. Nopoo ninchee aitang'as to redio naliki ltung'ana ajo etaa ng'eni , kore ltung'ani pooki otumoo enia omoyian eltikana ateeseku mikireemi nikipiimi nikireemi nikinchorri ldewa pee meebuluu emoyian kwee nishoi ateng'en ltung'ana te nkotoi naishooyo.

Kore eniko kulo aretok lebiotisho peyie eretu intomonok naanuta naa kore kenuta entomononi nelikini aajoki wou kilinik, neing'urari ninye osesen lenye leing'urari ole Nkerai Eton enuta ninye pee eyiolouni aajo Kera osesen supat tenaa kenejia, teneeta enyamali natupukuo nelikini. Kore sii sinche entomononi nelikini aajoki peelotu kilinik natiii afia Enkerai enye, wenenye.

Keyieu metaa kore irpukeli pooki, nesheti sukuuluni, nesheti sipitalini, paa tenepuao Enkera netum Inyamalitin eseseni Neeta sipitali nataana netum ninche baatare etaaniki toweujitin naamanya amu ena Kata eilepu eseseni lesotua neeku meing'ua Enkerai engolong'u